Jogi nenore kagin jotelo mag Kenya kae, kendo negiromo e piny mar Kilifi, mondo gitim nyasi moro mapok oyangore maber. Nyalobedoni gimakore gi jorochere mondo gikel ber ne jo Kilifi, kaka nenore waneno ng'at achiel kuomgi machalo kagima en oya kor jorochere. Tokgi nitiere gimachalo ka tv ma jii nyalo neno gie kendo, nyalobedoni gintiere e romo ma jii ng'eny ahinya, kendo gichung' e nyimgi mondo ogogi picha kaka yo mar rapar, newach maber magidwaro kelo Kilifi kono. Ber ahinya kajotendwa makore mondo gikel dongruok okni pile pile gikoyo mana siasa manyalo miyo jopiny pogore.

Mae en yo mar olone cham pi e puodho kendo mae miyo ng'ato okthagre ahinya ni odhi olone cham pi nikech ka osayaw pi mondo ochwer, pigego wuokgi e otogorogo kendo gikiro pi nyaka kuonde mabochobocho. Gini ber ahinya nikech miyo ng'ato ok ol kendo ober ahinya e puothe madongo ma ng'ato oknyal olo pi batieki. En yo manyasni ma okel, omiyo cham yudop pi ma oromo kendo ng'ato be okti gi tekone mang'eny. Pi ema ng'ato onego ong'i kaka obedogo, pi mang'eny maok rum.

Kae nitiere ng'anyo kendo ging'anyo bwore Nairobi. Magi gin jofwambo, giwuok oko mondo giwach gikma osebedo kathagogi, moko ochung' oting'o bedegi giting'o kalatese ma ondikni ngima jofwambo bende nigi nengo. Ng'anyo en yo mar nyiso serekal ni giol kendo gidwaro lokruok e tich magitiyono. Onego omi jofwambo arita maber kendo onego owinj kwayogi nikech kaka ong'eyore gin ema gimiyoji weche manyien kendo gidhiga kuonde maokber ahinya mahinya ngimagi emomiyo serekal nyaka winj kwayogi arita be nyaka migi maber mondo kik neggi seche magidhimanyo weche manyien kuonde maokber ahinya. Gin achiel kuom jopiny kendo mano e yo magimanyogodo gimaginyalo keto e mesa ne joodgi.

Mae ot ma iuse cham ma opogore opogore, kendo kakla ong'eyore dhano oknyal dak maok ochiemo. Waneno oduma ma inyalo regi maloso mogo, oduma moko bende ma ilosogodo ondelo. Nitiere oganda, kal nyaka gi njugu. Magi e gikma ka dhano ochamo to mede teko ahinya. Muhogo be waneno kanyo, magi gin gikma kang'ato ochamo dhi oko bedo mayot kendo miyo okone okbed matek ahinya. Miyo dend ng'ato bedo maotegno ma tuo okmake oyuma. Kaotedgi bende gimitga e dhok ahinya, jokmatimo ohalani nigi yuto maber nikech dhano chiemo pile ka pile kendo chiemo gin gikmarumo emomiyo iseyo ji ni mondo gibed jopur eka mondo gius chamgi mondo giyud yuto maginyalotiyogo e ngimagi ma pile ka pile.

Waneno ng'at ma otuwe lweteni, nyalo bedoni ne ohinyo lwete e yore ma opogore ma ok wang'eyo. Otwene lwete gi ajuoga, ka g'ato dwaro ng'eyo tijni, nyaka odhi sikul mondo opuoje, ma ok en gima ng'ato ng'iyo ang'iya kamano. nyaka ong'e fwond malit kendo nyaka ong'e yedhe ma imiyo jatuwo mondo ochangi. sikul ka ng'ato odhiye, idhi puoje gigo duto kaka ong'eyore, ngima dhano en gima nigi nengo, kendo ok onego ng'ato ang'ata otug godo kata owuodre ni en ajuoga. Ji onego oluor tich mek jok moko, emomiyo waseyo ni nyaka ng'ato odhi e sikul mondo opuonje eka ochak timo tijni.

Waneno miyo ma obet piny, kendo omako iye, nyalo bedo iye kaye malit ahinya kata dho chunye rame matek. Ng'ato kok ochamo chiemo ma owinjore kata chiemo ma olil, onyalo bedo gi midekre mar ich kach. Onego odhi osuptal mondo ong'i gimatime, nyalo bedo tuwo moro ma wan bende wakia. Emomiyo ajuoga onego ong'iye maber koka ong'e midekre ma en godo. Yedhe ibiro miye mamiyo owinjo maber ba giko ochangi, kik obed abeda gi lit ma owinjono, nikech nyalo miyo owit ngimane ka en gima onego ocheki mapiyo.

Nitiere meli ma oting'o ji, Jogo ng'eny ahinya, moko oting'o bedegi malo, nyalo bedo ni omor ahinya, kendo mano e odiochieng' ne mokwongo ma iodhe meli. Jomoidhe orwako lewni ma nyalo miyo gigileny e wi pi kadiponi melino ogore piny. Ng'at mariembo melini bende onego obed gi ng'eyo kaka itime nikech kaka ong'eyore, nam tut ahinya kendo ka ng'ato olware, to nyalo wito ngimane, ji mang'eny osetho e nam kendo yudogi tek nikech kanyo tut, pi be ringo matek ahinya.

Wanyalo neno tielo ma okuot kendo nitiere ng'ato madiye, mae nyalo bedo ajuoga, kendo otemo winjo ane kabe jatuwoni winjo rem. Ma ok chalna tuwo ma osebedo katimore, kendo ber ka ng'atni dhi osuptal mondo ong'i gimatime. Kata ka owinjo lit, kata ka ok owinji, gini nyalo bedo tuwo marach ma mone kata wuotho. Ajuoga ma osomo gik choke kata tielo onego ong'iye maber mondo ong'eni rach nyalo bedo kanye, kata en tuwo mane mondo ochak chamo yath mapiyo.

Waneno ker mar Kenya William Samoei Ruto kendo ochung' to owuoyo gi jopiny, otemo nyiso jopiny lokruok ma okelo. Oyiero Edward Kisiang'ani mondo obed achiel kuom jok makonye e paro ma onyalo konyo godo jopiny mondo okel lokruok gi dongruok e pinywa mar Kenya ka. Ker en ng'at ma onego okel jopiny kanyakla kendo onego okel kwe makende e kind jopiny. lokruok ma otimo bende onego otim mana gik mabiro miyo jopiny yudo ber kuom tich ma otiyo. Wageno ni ng'at ma oyieroni biro konye e paro maliw manyalo miyo jo Kenya yudo lokruok.

Nitiere wuoyi ma odhero ahinya kendo ok onenre ni en nyathi kata ng'at maduong' nikech kaka odhero, nyalo bedo ni mae en tuwo moro kata nyalo bedo ni kech ema omiye odhero kama, odhero ma koro chokene ema neno. Kore bende waneno mana choke, ber ka sirikal nyalo konyo jok ma kama, mondo ong'eni ang'o matimo gi. Ka en kech, onego omigi chiemo kendo kony ma owinjore, ka en tuwo bende ,nyalo bedo ni gionge pesa maginyalo dhi godo osuptal mondo othiedhgi, emomiyo sirikal bende onego okony jok machalo kamae, nikech gin duto gin Jokenya, kendo onego okony gi akonya kaka jopiny. Ng'ato ka tuwo kamae, onge tich ma onyalo timo, kedo kata joma nitiere bute bende nyalo ringe, wageno ni obiro yudo kony ma owinjore kode kendo obiro chango, ba otim gigo mane otimo chon.

Mae en onunga, kendo magin rotenge mang'atno oting'e e lwete mago ema ochiek, kendo gimili mili e dhok. Manitiere e yien no mapod gin rokwaro gin onunga mapok ochiek maber, kendo ka ng'ato ochamogi giwach wach e dhok. Ne ang'eyogi, nikech neopidhgi dalawa, kanewatindo newahero chamogi ahinya. Gin kaka olemo kendo gimedo jii teko, newahero larogi ahinya kanewadhi dala ndalo mar krismas. Lodh bende, gilodh mapiyo ahinya, mae ber nikech ng'ato nyalo chamogi kagiseloth. Jokmoko bende usogi, kendo ng'ato nyalo tiyo kode e yor ohala, mondo oyud pesa maonyalo konyore godo.

Magi gin ute mek fuambo, kendo ginyisoga jii weche manyien kaka timore. Gin bende gi tuke moko magalo dhano ka gintiere e utegi. Ute fuambogi omiyo tich rowere maotimo tich mar wacho weche manyien, manomiyo kwand joma ondiki medore. Gin gi jogo picha, jomatugo bende, gi jokma kelo negi weche manyien. Gin duto ondikgi kanyo, kendo ichulogi osara dwe ka dwe. Ute fuambogi iyudogi mana buore Kenya kae.